Oratinwek chemokotin kisib yooon kometo chii kipandet ko kouu netai konyolu komwochi, komwochi boyotab kokwet kolenchi kometo kipandet ak anyun en yoton kwoo akoo siir en police station nemiten en elenekit en inendet komwaita kora ak komwochi asikobit kemwochi biik ak kosir nambaitab kainetab kipanda noton kosir nambait id number ak kiit nerube kora komuche kobakomwaita en radio station aketukul neimuche kobarastechi asikobit kenyor en oreet ne nyumnyum ak konyolu kora komwaa kolee kometo en yebono, yebono ak anoo yekon kwendi anoo.

Tukuk chekimuche keboishen sikokimit kotuyet en kokwotinwek akm kondoik chenekiten sikoib kibakenge ak kibakenge en ibunetab walutik ko kouu toretet tukuk chetoteseta en kokwetinwek, tukuk cheuu kechop oratinwek, kebal ainoshek, ketoret lokok chemaimuchi sikiikwak koliban rabishekab sukul ko choton anyun ko yekokotuyo biik ak kandoik chenekiten ko kimuche keib kibakenge ak ko kibakenge noton komuche koib wolutik chekororon amun yoon kere kakisomesan lakwetab kapchii ketoret en rabishek chekorortootin komuche konyor lakwanoton eeh somanet nekararan ak kora ngalekab oinoshek ngalekab oratinwek kotereti temiik ak biik alak tukul chenyokobune oranoton koiibe tukukwak kobakwalda en tukoshek akou ainoishek komuche keboishen kora kinoken beek twaa, keibe beek kobaa olimbo kaa asikobit keboishen.

Tukuk chekisibi yoon koki Um, tukuk chekisibi ko tukuk cheuu ilach komie, iwee yekeit isib iit yoton yekewendi en sait nenyolu.

chito no noe en yuu ko ole saitoti, ole saitoti ko kichii neginaat anuum en kasarta agee betusheek alak kotom kosirto inendeet kogii member of parliament en olimboo en komosinywaanet ago kii chichi konaat amuun um aaah um kituun mwisho mwisho asigosirto kogibuut en ndegeeit kibuut en ndegeit negieek ajali neoo kabisa neginaak en ng'wony komugul.

aah tuguk chegimuche keyaai sigewaal eeh oratinweek nemyee oreet nemnyee loiseet ab biik beek en komosweek cheloeen ko tuguk cheuu keboisheen melisheek che, cheboisheen mwaniik, mwaaniik chon moimuche kobaar tyongiik cheuu njireniik en beek, agoo kigere kele meliit niton kotonyolu ko meliit neimuche komuut biik chechang asigobiit komoo anan ketess melisheek choton kochangaa asigobiit biik choton kimutii kochanga asigobiit komagaany alak kongeet en komosiin asigimuut alak asigesoor chugogongeet, so igere ile nyolu keboishen melisheek cheboishen mwaanik chemoyendoos asigotoreet en ngaleek ab koriib injireniik chemii beek.

Tukuk cheonomen aunii amun kiomishen en kaa ko tukuk cheuu saniit, kikombet, kejiket ak kora tukuk cheuu serving bord ak kiit nekitilen imnyet ak tukuchon chon necessary chon kikere komiten en yoon kiomishe, so tukuk choton aanyun ko tukuk chenyolu kinamen.

Tukuk chenyolu kokimit kenam sikokimit kondoikab kipsomaninik en sukulishekab barakko kou mchesoishek, ng'alekab kiwanchosiek, elekichesonen ak ko patisipeten koibu noton kibakeng'e, ko yekokoib kibakeng'e kotuyo lokochukan ak kokatke konoyo konoyo, ko ikere anyun ilee ng'alekab koityin sukulishek tukul ak terchinoshekab sukul ikere ilee istokee amuun yekokotuyo lokochoton en kiwanjet oliin kongalal konoyo koikere ilee bekuu ng'alekab terchinoshek ak ko noton anyun konyolu kokimit kandoikab sukul.

Kasarta nenyolu kiune ing'oroik ko kasata yoon indiwole ing'oroik iun ak iwal alak ilach chetililen sikomabit ing'oroik kochanga koron iune ikere itekeni kasarta nekoi, so ndireku ak imwet choton chekomurekitun ikere ilee ko kor imwete itore kasarta nekiten, so ikere ilee kasarta netore indireku choton chekeloche chekomurekitun ikere ilee kasarta nekiten nenoton imuche iib thirty minutes minitishek sosom, ak kora elekikonoren ing'oroik ko elee nyolunot yoton elekere ilee kararan elewolen kee.

Kimuche kenyor kartasitab nen anamen kartasitab meet, imuche kenyor kartasitab meet amun mara biik chekobet chitanywan ko sirchin chito nemii obis anan kondoik en kobaa obis asikobit konaisechi kolenchi mokyinge toretet kotienge konyor nyikisindo ak kora kimuche kenyor nebo harusi lakini nyumnyum mising kenyor noton nebo harusi amun mara kot kenyor kenyoru yoon ko kureng'e kii ak chichoton nemii obis, s ikere anyun ilee kimuche kenyor kartasishe chuu twaan lakini nyumnyum mising nebo harusi lakini nebo meet kimuche kenyor ak ko kot kenyor nombo meet soiti en obis ikere ilee mara ko biik chonootin kele obisaek anan biik chekomiten obisishek chenootin.

Kipsomaninik komakatin kotiem en eunek Kwak kit nesomani amun initiem igere Kole imuche igerchi en konyek makole kityo ikas makele kityo isoman akikuye akonyalu koraa item akonyalu koraa inai Kole Iman kiiton akokiyoitono akoburto Ani ketiem agere Kole kit nekararan akotareti kipsomaninik koguiyo saiti ako en yoton komautien kiyoton kakinete anan nekasoman

Ng'alekab simoit en kipsomaninik ko kikowech amun ikere en kasari ko simoit komiten kipsomaninik chekere tukuk chemonyolu kouu pornography kouu ng'alekab che kiokeni accounts chebo biik, kouu ng'alekab, ikere ilee kipsomaninik ko nekiboishen kipsomaninik alak en oreet nenyolu simoit kikoboishen simoit en oret nemonyolu ak kobosteni tukuk chemonyolu, kokere tukuk chemonyolu cheimuche kowech okilishekwak.

Uinwek chebune konetik ko kou ng'alekab chenokiliboni rabinik cheyomotin, rabinik chekiliboni Mwalimu ikere ilee tuten amun mwalimu ko chito neyoe kasit neoo, ikere chito kouu president, kou takitari, kou engineer chitukul non kiiker ko kibunu eunekab mwalimu, so ikere ile mwalimu kotonyolu keliboni rabinik kosir bichonton tukul amun kiinendet sikai koik chichiton sikai koik chito akee, ndomo mwalimu kotomounoton, so ikere ilee uinwek en mwalimuek chechang konyorching'e rabishek chetuten ak ko kora uinwek en mwalimuek ikere ilee mosiib kesire mwalimuek sleep, kikonye kotaa koit kenyishek chekakobwa kinam kesir mwalimu inoton ikere ilee koboishe en kasarta nekiten ko choton uinwek chenyoru konetik.

Eeh konoretab cooperatives komoche sikonyor leshenit kobun mokorek en mung'aretab Sacco, amun indiker ng'alekab Sacco ishek ko kikotoret mung'aretab kokikotoret mokorek kokonorchi tukukwak amun yekakotoret anyun komiten tukuk konyoru koron konyoru baita ak kekere kelee konoret kora nebo cooperatives komuche kotoret emetab Kenya anan biik cheming'weny chemokying'e konam sobet anan chemokying'e konam kii komuche bokosom rabinichoton ak kotoreteng'e.

Tuguk cheimuche kenyor cheibe kasarta, sait neon sigenyor en kartasit ab sikis kokou tarikit nikikisiche chi koagere Kole nyalu en kartasit ab koraa ab met ko betushek chekikisiche chi anan kasarta nikikisiche chi igere Kole kergei akigere Kole tuguk Chuton anyun ko this nyalu kesire en Barak ako barakiat komakisir ki agetugul konyalu kesire kenamen choton anyun asikobit koirahisi kenyor

Anee aofisayat notononjini ng'alekab kokwet ak ko amoche sikobiit kemoche ng'alekab somanet en kokwet kinde barak, kikere kelee yoon kakobit lokok chekasoman chechang kekere kelee ochere sikik alak tukul kosomesan lokokwak, ko yekakosomesan konyo kecheng'yi boishonik en serikali ak ko okere yekasoman loochoton aborchinikee kotoker olee konyor lokochoton kasisiek en serikalit, ak ko tukuchuton komuche kotoretech en kokwet en ngalek chechang, yekakosoman lokochukan ak konyor kasisyek komuche koib walet, koimuche koibwech ng'alekab oratinwek, ng'alekab sitimet, ng'alekab tukuchan tukul ak kochoton komuche kotoret kokwet.

Kiit netesetaa en yuu kekere kelee miten biik chebongoni lain ak ko bichu bongoni lain kekere kelee miten komokying'e kii neuu toretet, kikere kelee Chito nemii taban Ireton komiten kotoreti bichu kamin lain ak ko kikere kelee biik chechang kabisa chemokying'e toretet nenoton ko mara ng'alekab amitwokik anan kii akee, kii toretet kityo konyor chito nemii taban yoon nekakoko kee kotoret ichek.

Miten kombunishek chetoreti kipsomaninik en ng'alekab soket kouu KCB ikere ilee kombunit nenoton kotoreti kipsomaninik konyorchike rabinik en kolipan fees anan ko konyorchike pocket money komuche koyokto sikindet kobun KCB ak ko ityin lakwet nemiten sukul.

Inoni ko sipitali nekere ilee sipitalini kotoreti ng'alekab kamatik yoon moche ketoret konyorchikee kosich lakwet anan kobur en koo kekere kelee ireyu ko elemuche kotoreteng'e chepkamatushek anan kamatishekyok asikonyorchike sikishen nekararan amaa en kaimutik alak tukul.

koroi kobitunat en korenyoon amuun ko so korooi keribe ak tyongiik alak chebo tumiin asigobiit kobwaa biik alak chesweitote biik chechumbeek anan biik cherutechin emotinweek asigobiit kogeer tyongiton ak yegagogeer tyonyiton iih komuche kogoon kii neimuche ketoreteen emet ab kenya asigobiit aah, konoton ko maendeleo agenge neibu rabisheek kobwaa emet nyoon asigobiit keboishen en oratinweek alak.